en yuu okere okere chii ne werit nekobur en bii akokute maat inendet kokochob maat nebo koik en sang akonde amitwogik chechang soburyet newoo, en omitwogik chutet okere ole uon nchirenik chechang chekanyit soburyet niton koburu kole chobe inendet omitwogik chebo beet anan omitwogik chebo koskoleng en yuton kora ikere ile kochob omitwogik chechang cheboru kole chobchin biik chechang anan biikab chetupcho

yon ingete subui koyoche ichop kitandengung kokararanit anan yoche iite komie sikobit kobur kokararanit niton kobo komonut amun chobe oleirue kobur kokararanit ak kor inyone langat inyoirue koroisi akokararan yoe nitet kora inyoru chametabgee nekararan amun yan keruu komie eng elekararan ih kokonin imuny komie yan kokenget en kasit anan yon kenget eng kit nekeyoe, yon keite kora branketisiek komie kochobe yoe branketisiek kobur kokoronekitun matkosib koyosekitun niton kobo komonut amun yoe kot kokararanit akobur komie